Aneno ka obedo ni e aluorani ji osethangore ne pi ahinya to koro gikelo mondo okuny negi pi gi rang'iny mamalo, ema koro ikunyo negi pi gi masin maduong'. To bende e aluorani chalo ni pi yudore e fut ma ongang' ma mabor fut mapiny sana koro dwaro masinde madongo manyalo konyo kunyo pi piyo mondo jogo oyud pi manyalo tiyo godo. To aneno jok ma jotije man gi ojuzi mamalo ewach kunyo pi kendo gitimo tich maber mondo jopiny oyud pi kagitiyo gi masinde gi.

Abiro keto gigo ma adwa tiyo godo kaka mok nyuka pu kod mach gi sukari kadwa tiyo gi sukari to gi anyalo medo ndim. Abiro keto piga e mach mondo ochuakre e kiwango madwa popni. To ebakul machielo abiro riwo mok nyukanani kod pi mondo gi gi giriwre. Abiro medo mogona mogona marudo ni marudo gi pi ni e piga maketo e mach mopopni to abiro rude momiya rangi madwaro mar nyuka. Kosebedo koseruwore mobedo nyuka abiro medo ndim gi sukari kadwa tiyo gi sukari kata aweye nono kamiyo ji jogo maok ti gi sukari.

Wayudo ni yiend apoyoni ogolo olemo mang'eny kendo apoyogi gin gi gin gi afya maber koro mano mor ne japur mane opidho yien ni kendo kelo mor ka ikayo olemo mang'eny etiji ma isetimo ka ka iketo luchi to imor, ibedo mamor sana. Aluora mokete mane yien ni odonge be ber to japurni nokete eluche te mondo apoyoni obede. Yiend apoyoni obed kama ber. Apoyoni bang' yudo dongo maber kaka nokete kuma ber bwo chieng' koro dongo maber kendo ogolo olemo mang'eny kendo maber kendo mano mor ne japur.

Pith mar cham nigi nengo maduong' e aluorawa kaka kelo chiemo e mesawa to bende tijni miyo jok matiyo kuondegi kaka jopur matiyo pile ka pile pesa ka giyudo pesa matin matin maginyalo konyorego e ngimagi mapile kod tijni miyo japur ma wuon puodho pesa ma onyalo tiyo godo e pidho joode kendo ginyalo tiyo godo e chulo gik machalo kaka pesa ma idwaro e sikul ne nyithindgi gi nyalo nyiewo godo nengni ginyalo kata tiyogo gi miyo siepe to osiepegi miyo gigik mamoko magidwaro. Ginyalo kowo godo osiegi. To kendo ginyalo chamo kata kaka joot gikawo akawa matin gitedo, gichamo. To mano ber giyudo kendo tijni miyo wayudo chiemo ma fresh mang'eni jopur ma wa trust

tol mar tweyo dhiang dwarore kae mondo itwego tiend dhiang' gi ma mbele kod machien. Mondo dhiang' ni kik bedni sik wuotho wuotho gi sami nyiedho, to gi gum boot kod pi miluoko go lwedo kapok ichako nyiedho. To gi irwak lewni ma maber mo moriti mo koro okinya yudo okinyal lilori e sama inyietho ni kod nyakibed gi kumibede orindi. Inya manyo orindi moro mibede saminyiedho mondo kik iol kiguom, togi ndo minyiedhe miketo e bwo dhiang' saminyiedho mondo chak odhiye. Ndo maduong' maber ma nyalo inyalo mako thund dhiang' kinyiedho to dhiye ma chak ok pukre ka dhi mabor gi dhiang' Kod inya miyo dhiang' gimoro mo ochamo kata ka lum matin ko ocham sama onyiedho mondo kik ogwechi.

Japur tiyo kod mashin, mashin maduong mashin mar puro puro puothe maduong. Puodho ni iyudo ni en heka ochalo heka maduong sana ma ng'ato ok nya kawo kweru opur go apura achiel kaachiel nyaka otieki koro otemo otemo rito saa koro otiyo kod mashin mar puro. Masinde gi konye puro puodhi ni, onya tiyo go ne pitho chalo be ng'ama omocho kata opitho. Opidho puothe ni mondo onyalo odwa pitho kata, opitho saa ni gi masin achiel ni .Koro mano, koro chalo ni en ema oriembo trakta ni masin ni mondo opur ne kanyo mondo oyudi, orit saa kendo oti e saa ma dwarore nikech piny yamo ja lokre saa moro koth ochako chwe, chieng rieny kabisa.

Aneno dhiang ma kor ka onyuolo nyathino. Nyathini osebedo ma tin um to nyathini, nyathi dhiang ni chalo ni odwa dhoth, odwa dhodho min gi. To otweye ma bor gi gi thuno kata min gi be olokore gi kuma ok onya chope to ochalo gi ma odwa dhoth. Odwa dhoth chon to min gi cha otwe be mo opogore gi kuma en tie mondo kik nyathine ni odhodhi e saa ma ok ok dwa nikech, japur ong’eyo saa ma ong’eyo saa ma onyiedhe kata omiyo nyathi dhiang no chak. Koro otweye gi ma bor mondo kik kik nyathi nyaroya ni dhodhi ka pok saa ochopo. Kata mondo min gi kik lokre miye chak ka pok saa ochopo. To mano gi ma ber.

Alot kata oganda moti kae. Cham mochiek e puodho ni, kod alwora ma macham nitie en alwora maler. Kendo maber ne ne cham ni. Kod japur ma obiro ng'iyo kaka chamne dhi, kata ng'iyo be ka be kute odonjo e chamgi. Kata ka ng'iyo kaka cham dhi, kaka gidongo, seche gipimo, seche magipimo ma onego odonge. Be odonge yo makare. Koro mano be ber king'iyo sechegi, mondo cham ma ibiro ka, obed cham maber ne ne ngima dhano. Kata pok, obed gi pok maber mal kaluwore gi gik mane japur otiyogodo e pitho kaka mbolea, gi nyiewo kodhi gi gik mamoko. Koro ma konyo ng'iyo ka be cham ni nya golo nengo manopidhe godo.

Abiro bago mogo kod ,mogo, chumbi matin kod pi maliet piga machwako mo omurore ma tin ema abago godo mogo ni kaito amedo be moo matin saa ma abage ni .To ka asebage mo obedo kiwango ma adwaro to abiro runde e gir rundo chapat. Ta e pan na kacha ma keto pan na maliet, aroll abiro rundo chapada to aketo to abedo gi moo bende moo ma tenge ma keto ma biro ma adwa wang'o go chapada ni saa ma akete e pan kacha. To abiro abiro wango gi kaachiel kaachiel ka koro aketo moo ma oromo ma ber to atiele ma moo donjo e iye to chiegi gi mach man piny ok ok aket mach ma molo aketo mach ma ni e diere ma nya keto ngeyo ni okete mondo ochiek ma ber kendo gi wuog ma ber ma.

Rabolo , rabolo odongo e aluora ma ber to be aluora achiel ni nyalo ting'o rabolo to ting'o ogada to ting'o alot. Alot ma tii e buo rabolo kod kuonde ma moko go. Koro japur ni otiyo gi pache ma riek e tiyo gi aluora ma tin ni e pidho gik moko adek ma nya konyo ne seche ma opogore kaka rabolo ni irito kata kaka irito kode ndalo moko irito mana ndalo matin mondo rabolo obedi ma ber dweche kata kata abich ka ma to alot, alotni to dongo ma bang kata ndalo moko abirio to gi se tii it gi osetii to ogolo to ochamo, to ogada bende oti to onyak ma ber ma konyo e pidho dhok kata diel ma japur ni godo. Koro ma mor ne japur e tiyo gi aluora ma tin.

Niang e aluora wa tii mangeny kendo watiyo kode e kowo ,irege ti iloso kode sikari, kata seche moko ka japur orege to chwako kod e nguru ma watiyo kod e madho nyuka, wauso ne jok ma dwa chwako, jok ma chwako kongo kata gi dwaro, koro wauso ne jogo ma dwa tiyo kod gi e loso kata kaka kong'o kata wause ne jo go jo ohala matiyo tich nguru, watero e e kiwanda mar loso sikari mondo odhi olos kode sikari mondo wachak wanyiew sikari ma watiyo godo. To watiyo ga kode e madho nyuka seche mangeny moloyo kaka watero kar jo los sikari. wanya muode , wamuode ga kata nono bende ki idwaro sikari ti n iwinjo ituro atura niang to ichamo.

Magi jopur ma dwaro puro dwa puro puodho maduong' ka tiyo gi mashin ni. Koro chalo gikelo tractor mondo opur, kata chalo ni mashin nigi shida kamoro. Chalo ni gimoro okethore koro idwanolosi kapok ochak tich, ema fundi dwa ng'iyo nang'ama timore. To kata jogi chalo ni gin, gin joma tiyo gi jo mashin gi. Koro gibro ng'iyo kaka tich dwa tiyore, kod kaka mashin ni nitiere. Be en, en makare en be oikore ne tich mondo ochak pur ne japur ni. Koro gidoe japur kod jogo ma kuma mashin ni oae, gin e puodho ging'iyo kaka tich dwa chakore.

Abiro ng'ado otungu e sufria madwa chielo e e reye e rech, abro ng'ado nyanya kando. Kendo otungu kuma e sufria man go otungu abro medo mo matin mondo achiel otungu nani matin mabed rangi ma brown. To e nyanja ni abro medo nyanya kod tangawizi ma bende ang'ado matindo tindo, to gi abro abro chiele, abro lokogi chielo nyanya gi matore maber. Ato sufria moro abro kawo rech to awang'o gi mo, to kasewang'e agole ei mo ni. To akete e sufuria ma achiele nyanja ni, to akete mana pi mar sup matin mondo reja obed gi sup. Katieko tede taweye ochwakore e sama tin tagole.

Ring'o en gima kethore ka okokete kama ber, to mondirit ring'o onegobed kuma ng'ich kabisa. Kuma ng'ich ma makete obedo maber seche mang'eny, koro inya tiyo gi gik machalo kaka fridge, isoyo mana e frij mondo obed kama ber. Mondo obed kuma ng'ich mokokethre. To seche moko be inyalo wang'o ring'o, inya wang'e gi ikete e mach tiwang'e. Ibule to eche moko be inya ng'awe mondo iro kuma iro nitie to iro kale e wiye mondo kik okethre. Mano be gik moko mitiyo godo mondo kikokethre ndalo mane pok frij obiro ma isoye tiweye aweya kanyo, to ibiro gole ma chieng' midwaro kendo ibro chaki ikawe itede. Koro to jok ma tiyo e bucha to kete e frij.

Jopur oyudo ni keto dhok mag dume e ni gi ohala maduong e pith mare dhok koro gi tiyo gi loko puoth gi ka ae e pidho dhok mag nyaluo ma irito to nyaka ichak iter ne dhiang machielo eka oyud nyathi , nyathi dhiang .Koro gi keto pith gi e dhog dume ma dongo piyo to bende tich gi yot inya inya mi gi mana, ichuogi mana yedhe moko ma tin kata itimo ne gi gik moko ma daktari nya timo to gi yudo ma nyithindo e tich ma yot. To bende chon ne nyithi tinde iketo ne gi ot maduong ma gi nya gi nya wuotho ma ber mondo mi gi dong e aluora ma miyo gi miyo gi mor to kendo gi dongo ma ber.

Abro luoko obuolo na gi pi maler mane ka lo manyalo bede e wiye go owuogi. To kapok alwoke, abiro chwero wiye, achwero wiye no mondo lo mang'eny go owuogi kendo achwero tiende matin matin. Talwoko gi pi maler tang'ado matindo tindo. To aketo gi e sufuria, to amedo pi to achwako gi kuom seche matin, to e sufria machielo abroketo otungu tachielo gi mo. Gi tamedo nyanya gi ginger, tangawizi, gimora mora ma adwaro medo. To abiro thiwo pi manachwako godo obuolo na ni, athiwo pi ma nya bedo mang'eny. Tamedo akawo obuolo nani tamedo e nyanja ma nyanya machielo ni. Kase medo ta akete to obe ochwakore kuom seche matin, alafu agole.

E japur tiyo gi mashin rang'iny ma mobedo e puro puothe maduong'. Iyudo ka puodho ni en, en pap maduong' ma ok nya pur gi lwedo gi, gi kweru. Koro okawo mashin manya loso manya rito sa e puro puodho maduong' ni., opuro to okomo kanyakla mondo oritne sa. To en gi jotije ma konye ng'iyo kaka, kaka be gik moko timore maler. Joma nya ng'igi joma ng'iyo ne kabe, be tich tiyore ma maber. To aneno ka puodho ni be ler, ler ka gi tich mar mar mashin ni, otiyo tich maler opuro puodho maler. Nikech bathe kocha ineno ka ler sana, to koni, kot kuond ma pod odhi mbele gi tiyo ni to wayudo ka kumorachiel ler to kuonde mo.

Bando inyalo chwako icham bando mochwaki, kendo inyalo bule mondibedgi bando mobul mabe mit kabisa. To oduma ni inya tiyo gi godo e loso nyoyo kikike goganda, iloso kode nyoyo. To bende talot ni alot mar susa, inyalo chielo ing'ade, ing'ade matindo tindo, to ichwake. To kisetieko chwake to e sufria machielo ichielo mana, ichielo kitungu ni gi nyanya to imedo, imedalot ni to iketo chumbi morome. Mondo chiemo ni owuog mamit e kiwango midwaro. Talot mar mar kandhira ma chal nenore gi mabro inyalo ma inya chielo ka skuma. Ichielo ma nyanya gi kitungu timede, katinya.

Mae pith mar diek, japur ni obedo gi diek ma ng'eny. Ma nyabedo ni gin diek miuso, kata ma oket ni nyuolore kata mi ibedo godo opidhgi ne ring'o. Iyudo ni japur ni opidho gi ne ring'o ouso ne jogo ma tiyo e bucha mondo gi, giyang' ring'o. To moko inya yudo no opidho mana mar chak, kata ma kelo ne mana mopidho e dala mar chak mondo oyud chag diel. To ma pith, ma pith mar diek mang'eny. Ma japur, ma japur molony e pidho diek, diek mondo ous oyud kakonyalo pidho joode gi kakonyayudo pesa.

Ma en japur ma momor gi tije, kendo omor gi bedo japur. To ong'iyo chambe kaka dhi e puodho, ong'iyo chambe kaka dhi e puodho. Kendo omor gi dongo mar cham ne, to jopur joma ber nikech gipidho gigo ma konyo dhano kaka chiemo kaka alot, gipidho oduma. Wabedo gi bando, wanya bedo gi mogo mwatedo. Gipidho dhok, gipidho gimora mora ma nya konyo dhano nikech dhano nyaka chiem. Koro gikonyo e wach chiemo, to mano gima ber nikech dhano ohero chiemo mondo odagi. Koro japur ng'ama ber kendo ng'ama wadware ngima wa e ndalo ma pile. Pile ka pile wadwaro gi, to kendo mano ber ka cham gi ti.

Ma jap, japur medo kodhi e mashin ma idwa tigo e pidho pap maduong'. Koro otiyo gi omedo, omedo kodhi chalo ni mar oduma. Kata nya bedo ni omedo mbolea mondo okwor e puodho maduong' todwa tiyo gi mashin. Nikech puodho ni, puodho no duong', okinya tiyo gi mana gi lweti. Inya dwaro ji mang'eny mondo oti e puodho achiel ni. To mondo ong'ad nengo mar tiyo gi ji mang'eny, onya tiyo gi mashin to oyudo okungo pesa moko. Koro e mo koro omedo, omedo gini omedo kodhi kato omedo mbolea e mashin ni. E mashin ni kuma biro kworone kodhi ni kata mbolea e puodho samo odhi riembo mashin ni e laini kuma odwani gigi odonje. Koro mano en.

kae japur omor koneno kaka pith mare mar ndim oti kendo ochako koro nyago olemo. To omor kabisa nekeche gigo duto ma pache, luche te moseketo e puro ndim ni. Ndim kawo ndalo mang'eny mondo odongi mogig kuma omiyi e chako nyago olemo. Koro rito ne mar ndalo mang'eny korita rita, ogik omiye koro ochako nyago olemo. Koro more nikech bo opuro puodho maduong', koro kobiro ogologi toyudo oyudo yuto mang'eny. Kendo otero e chiro mondo oyud gima oyud gigo duto manotiyogodo e pitho gi rito ndim gi nyaka obedo maduong' kendo ma ginyago olemo.

Japur ng'iyo kaka puothe o odumbe oti maber kendo owuok madongodongo. Kendo ong'iyo ka bu chiegni kata kakonya chako keto gi mondo gituo otwo e puodho to chalo nomor kabisa kaka odumbe no odo odongo madongo moinge nyaka gi bor. Mano nyiso ni kata ni oduma oti maber kendo ogolo ogolo bando madongodongo . Koro ong'iyo gi to be puodho mar bando ni wang' ni ochiek maber nikech gibocho gitee kendo gi nyisore ni samoro gi gite gin gi bando madongodongo kendo to mano moro japur ka sana. Kod kaki keto ni keto muchi te e pitho mi mipidho bando ma obedo madongo kendo ogolo bando mang'eny.

Ngama dwa chako pidho alot e e besen kata ndoo ma okethore ma ma otuch kata dwa pidho dwa pitho e gi moro ok opitho e loo onego bed gi oket ndoo ma odwa tiyo godo kata besen to omed loo ma yom ma ber ne alot to okik gi mbolea onya kiko gi chieth dhiang kata oket mbolea ma mbolea ma inywe e duka to okiki. To kodhi mar alot onya nyiewe agrovet to okuore iye kanyo to onego alot ni, oket omed ne ool ne pi kata ndalo mo onego okuong opidhe e seedbed ka moro e loo ka moro to e kor ka otransfer gi e ndoo gi ka osetii ma osetii obedo ma bet yien matin ,ka oket okete omede besen to ool ne pi.

E flower mar rose ahero ka hero okik gi lakini sanasana ahero ma rakwar nikech en ema asedongo ka ahere awinjo ga ma ber ka omiya to ji ka idongo to ingeyo kaka gi chunyi pogore kendo lokore koro ka ne adongo to awinjo ka tinde ikiko na ma ikiko gi ma rakwar to ikiko gi ma rachar to ikik gi akika ikik gi te to awinjo ka amor kabisa koro lakini sanansaa ahero ma rakwar. Ma rakwar koro nikech ji te ohere en gi ma ji tee ohero kabisa. Koro mano e en . Ma rakwar gi ngiso ka hera to ahero hera.

Jo tich opidho mchele e puodho kendo puodho maduong to mchele dwaro ni ong'i ma ber saa ma ipidhe, iketo ne loo ma ber ichuo e i loo sana kendo ti ikete e laini ma ber ma odhi yude e pi ki iluwo kae kum okete puodho mag keto pi go. Koro jotich to mchele dwaro jotich mangeny saa ma ipidhe. Koro jotije ngeny ma pidho ma pitho ma pidho mchele to gi bedo gi gi bedo makini saa ma gi pidho mchele ni mondo kik gi tim makosa mar pitho kama rach ma mchele ok yude e pi to gi pidh gi laini mondo saa ma ibiro doo mchele to onge laini ma in tie mondo kik a puodh gi kata mondo kik anyon moko sa ma idoyo to iyudo ka ichadho saa ma idoyo ,koro oneg gi ingiyo gi temo pitho e laini.